Cham aale kweyonik eng kigomba chebo beit nebo bogol aeng. Akitya anyoru masaindet koaldoi eng beitab bogol mut. Awe atebate beit ne gaigai eng chemungarainik alak.

Ngot aldachini alindet laindab airtel, asaisai amwachini alechini al laindab airtel asi atilun beit, apungusonun ne koto siling bokol aldaunenen siling konom.

Eng yu akere tiong'ikab tumin chekikure kipsurichishek. Kipsurichishek ko tiong'ik chetebee mbuga nebo wanyama bwane kiprutoinik nyokokere tiong'ik cheu chuto ako ngobwa kiprutoinik konyopru emetap Kenya rapiinik chechang.

Tuguk che milepich eng yu ko korik che kigichop kogoegitun ago mengech baragusiek. Mi che kigichop kotendenegituun, kigichop kuo chogesiek. Tuguk alak che mile pik kora ko garisiek che kigichop che mengech

Boisioni ooneti chito koe kotounen koron kocheng' tebeisiek ak kotil temenik ak korok konde nyugunyek tebeisiek yeta ak korok kokolchi ak konde beek ko nekabwa sokek ak kotok kosich tikitik kocher anyun ipkobal kebenet korok en mbaret olemoche kokolchi ak korok konyo kocher ak iba kokol.

Minetab piasinik kekererchini alan kebolji keringonik. Chome temik kokerer kosir kebalat kebenonik amun nyanyum kekereri kosir yon kibolote nebo oeng' ikole piasinik chechang' nebo somok kotupokse komie.